Kiyoito ano boisioni en kokweng'ung?

Kichoptoi ano koroi en gaa?

Kikonortoi ano koroi

Tos ibwoti eng ikeri boisyoni

Inetitoi ano chito olekiyoitoi boisyoni?

Kichoptoi ano ni

Kichoptoi ano koroi en gaa

Nyonei nee meting'ung ngiker ni

Tos kiyoitoi ano boishonik en kokweng'ung

Ibei tiraktait kobijek

Ochon tukuk chemilebich cheikerei any yu

Tos ibwoti nee ngiker boishoni

Kichoptoi ano ni

Kichoptoi ano ni

Kiamdoi ano ni

Imuchi iaroru ki netesetai en yu

Amunee sikobo kamanut keyai boisyoni?

Icherun tukuk tukul chebo kamanut en yu

Kichoptoi ano ni

Kiyoitoi ano boishonik en kokweng'ung

Ororun kereng'ung age tugul akobo koroi

Imuchi i aroru ki netesetai en yu

Ngele ii oldoindet, tos ikotitoi ano alindet?

Amunee sikobo kamanut boisyoni eng kokwet.

Imuchi iaroru kit netesetai en yu?

Amunee sikobo kamanut boisyoni en kokwet

Ororun oratinwek alak chebo temisiet chetam keboisien en koreng'wong'

Kikonortoi ano koroi

Ororun olekichoptoi betitan ab sarachat

Amunee siko kamanut keyai boisyoni

Tos ne chetilei oret ab temishet cheboishe temindet

Amunee sikobo kamanut keyai boisyoni

icherun tukuk tugul chebo komonut en yu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

Kelchin ochon chemi ineminjin piaisinik ak nyanyik en koreng'wong'.?

Nyonei nee meting'ung ngiker ni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

Inetitoi ano chito olekiyoitoi boisyoni?

Ochon ng'omnotet ak karik cheimokinigei en boisioni?

Ororun kereng'ung' agetugul agobo koroi

Tos imoche iger boisionik ochon en soet cheyobu sirkali?

Amunee sikobo kamanut keyai boisyoni?

Kiboishe mokongyot kenobei bakishek